Adolita ibenki nara uni, ata equity bank, standard chartad bank, tenebo o kcb bank, nena iweujitin oshi epuo iltungana ashumie iropiani enche, arashu indim atundum isilen, ena taa loni nindim si anoto siaitin, nindim si ataas project sapukin, ena ashet ntokitin yiolot ena morgages, niaku nena tokitin adolta teneweuji, na ina dupoto enye tolosho lekenya.